Kajo na sinanu orw enasia na enarata ongwesi adol ajo ore enasiai na kegirai aifunza ninche amu ore enakop enye na ketii ngwesi etii naponu anya ndarre enye neaku kegirai aliki eniko tenear kuna ngwesi neaku ore engeno nindim atayiolo tenewueji na kebaa distance nilakwaniki inangues nitumoki atejo tanaa kemurs ingor tanaa enkoshoke nitumoki naaduo aterewa nyoo enamushale neak egira ngwesi entim aisumbua neaku egira ltunganak leserkali peponu aisaidia kulo tunganak peponu adumu nona ngwesi neya amu mesidai enarata ongwesi kake eneponu aar imali inyi arashu masaa inyi na enare peari

Ore enasia kajo na sinanu na esuai enkiremore na kesidai pii esiai enkiremore amu mepukoo ake ltunganak ore enasia tolchamba nitum eleshamba meeta entoki natubulua nemesidai ningasa aitau peaku sidai eleshamba nirem nilepunye enterit pitumoki aitobira entoki naijo nursery ewueji na ibukoki ntokitin inonok niyieu niun matejo nai impoosho, sukuma kila kitu pitumoki atipika ina nasary ore pipik neaku ibukoki enkare nintobir pii kisaidia pemenap enchan kuna tokitin neaku kebulu ake tesidai ata tenelotu enchan sapuk neaku kajoki ltunganak pilepie enasia enkiremore amu kesidai oleng amu ore iata olchamba lino mipukoo akata netumoki ltunganak aataas.

Kajo na sinanu ore enatoki na landerea lotum oltungani tiatua enchani naji oshi sunflower kejo anyamyikie naa keboita tenkaji nabo na kajo nanu ore usaidizi naidim aisaidia ltunganak naakidim aitumia nona benek enyenak aishoo anaa nkishu anaa meeta entoki nanya na ore kunatokitin narok teniloaisiaga nakitau entoki enkiti kurma na kidim niyierie oloshoro amu kebak inkuti moyiaritin neaku kesidai oleng nona tokitin ore enkae na indim ake aitumia sininche aisho lukunguni amu tenkata olameyu meetae nyoo endaa nincho ntokitin inonok neaku kesidain amu keret osesen lino nisho mali enye neaku kesidain.

Ore enaa siai tenadol naa kisidai oleng'. Ore ninye tiatua ilaramatak lang' looti atua inkishu kisidai enaa siai oleng' amu adolita ajo nkujit kuna. Natodua ninye ajo ore enaa kop naa ijo enkop naa kesha matejo kuna kuapi naati matejo enkop nairobi oleng' neeku inkujit kuna natuno olepeny. Adolita ajo olchamba sapuk ele oleng'. Neeku etuno nkujit matejo noshi olapaitin ile pebulu duo. Neyau sii duo ele tarakita pelotu naa aidong'i dong' peeku nkititik size kutitik pee ore tenkata olameyu naa kitumiai aisho nyoo? Aishoo imaasa matejo inkishu intare hivo. Neeku kisidai ena siai oleng' . Ore ninye tiatua ilaramatak kena ena kiteng' tiatua irmasae lang' pee ore enkata olari, nitaini inkujit neeni tesidai neponunui apik inyooo? Orkombe. Pitumiai tenkata olameyu. Neeku kisidai ena siai oleng'.

Ore tena naa kaidim atodua ajo enkiremore enaa. Naa kisidai enaa siai amu enkiremore enaa naa kadolita ajo ekuu dii eku nyoo? Eku ena toki natuuno oltung'ani. Amu ore ena matundai neetuno olepeny teweji nebore enkare. Nadolita sii ninye nanu ajo etubulutua tesidai yaani meeta entoki naa interfere embulunoto enye. Neeku ore tenebulu ore kuna tokitin idipa atoosh ii maua naa neeta doii kebaya nyoo? Enkata nakes olepeny. Naa ore ena toki nado naati atua naa ninye inosi duo aitaa ormatundai. Naa ore ena naati teboo ninye nagira aiko aa? Ninye nagira aimulimul ilo matundai pebulu. Naa ore pee idip ilo matundai atubulu netoyu kuna tokitin eboo neeku ilo lodo enyae naa kajo si nanu kisidai ena siai oleng' amu ore ninye lelo matunda kemelok oleng' neeta afya naa teniya atua sokoni, kikumok ilainyang'ak amu ormatundai natonyorra pokin toki.

Ore enasiai tenkop ang naa, kajo naa sinanu mesapuk oleng, amu ore tiatua irmaasai lang, ijo esiai eramatare ake onkishu etonyorra iltung'anak. Neeku ijo mesapuk kake, ketitii akeyie ng'uejitin naa yani lotoyiolto lopeny maana nyoo, maana enkiremore, nedol ajo keeta faida ata sinye tiatua nkishu keeta faida. Neeku ore enatoki, naa ijo todua ele ele lotii enaalo, naa e generator natii atua, ore enakiti naata nkejek are tenewueji, keyauni neimieki nyoo, neponunui aitulutie enewoji, pibung'a. Neeku, tenaalo esiadi enatoki naata nkejek naijo kegira auduwud enkop, ineweji nko aah, ineweji irrumoo. Neeku ore enatoki kelo egira aikaa, airem enkop, nirem nirem newosh olaini esidai. Ninang'aki nyoo matejo enaa irpaek linonok nipik, nilotu ainyaaki aikaa, ashukoki enterit. Neeku ore enasiai, kadolta ajo kesidai oleng, na kaitukuj ake nanu irmaasai lang pejing' atua enkiremore, nakes amu kasidai sinye enkiremore. Amu, metiu enkiremore anaa alameu yani nkishu tenipik. Amu ore tiatua olameyu, yani iyie etum enaa keye nkishu kumok. Neku kesidai nyoo, kesidai enkiremore.

Ore entoki nalotu atua idamunot enadol enaa siai naa esiai ee green house. Ajo sii nanu na kisidai inyoo? Isidai ena siai ee greenhouse. Amu ore tenaa intokitin nemeyeu enkolong' sapuk meyeu enchan sapuk, meyeu enkijape sapuk ,meyiu enkolong' sapuk. Yaani peeku duo ake katikati etii. Neeku kajo sii ninye nanu kisidai amu greenhouse ena ajo na sii nanu keponunui nepiki inyoo? Orpuya analo weidialo oo sides pookin neeku kisidai enaa siai oleng' naa sana sana intokitin oshi kata iyeu niun irng'anayio. Itum anaa ore irnyanya lee greenhouse yaani menya imotonyi amu kisidai biashara oo irnyanya kake keeta sii ninye intokitin naa lazima piyas pemiko aa? Pemitum hasara . Amu kajo naa sii nanu teniun entoki enaa irnyanya tenenya enkolong' oleng' neinyala. Aya. Teneton teboo nepuonu inyoo? Nepuonu imotonyi apuonu aud ud ninyala. Neeku keyeu ake duo naa tenashaki sii duo neroyo. Neeku kisidai ena siai pii ee greenhouse kisidai oleng' tiatua enkiremore.

Ore entoki nalotu atua idamunot ainei tenadol enaa naa kajo sii nanu ketiu eneweji anaa Nairobi. Iltung'anak kuko lopoito inyoo? Epoito isiatin. Neeku ore entoki nadol nanu na kisidai oleng' amu epuo airiwa atee yaani apuo aing'uraki aate neeku isidai ena siai oleng' amu atleast tenipang' ninye oltung'ani tiaji yiolo ake ajo ore adake teipa naa kalotu inyoo? Kalotu ataa enkiti toki. Alotu aata matejo hata ninye tena mia tano niyiolo ake ninye openy, ajo nyoo? Mepuko inyoo? Inkera inonok. Neeku kisidai ena amu iltung'ana opoito apuo asotoki aate epoito apuo aing'uraki irmareta edaa neeku kisidai oleng' amu metonita ake duo iltung'ana aton ake hivo. Naa kisidai amu tenelo oltung'ani, tenipang' tee nkang' enye naa kelo nelo atum iropiani. Naa ore ena kei zuia inyoo? Intokitin naijo empurore amuu ore tenilo esiai meera duo ae pilotu aji apurishi amu itum enaa ore iltung'ana lemeta siatin nemegura apuo airiwa aate naa apunuo ai junganisha tiatua siatin nemesidain ene empurore neeku kisidai enaa oleng. Naa kaitukuj iltung'ana pookin ormasae pee epuku apuo aas isiatin.

Ore engeno nitum peitumoki ataasa enasiai na kajo sinanu ilo sukul na kajo sinanu keyieu nakeas irbarnot lang lormaasai enasia amu kisidai oleng na kitijingi esiana oropiyiani sidain amu ore eletungani lidolta tene eshomo sukul olderefani loltarakitani na ore eletungani tenewueji indim ore easita na kelaki tiatua esaa nabo matejo ore tesaa nabo niragie olopeny matejo nkiek tomon ore tenkae saa matejo niragie nkiek tomon enyor nirorie eletungani egira aendelea tesia enye keloito ake ninye inasaa nabo neaku ore enasia na kisidai amu kitijingi esiana oropiyiani ore enasia na kisidai oleng amu kisave esaa amu ore ele tarakita na kidimai nitobir matejo ekai tomon tenkolong na ki save time amu keas esiai

Ore tiatua ene na adolita di ajo irmatunda kulo otipika olopeny atua nasari neaku ore oshi irmatunda irmaembe na kengasi apik nasari ore piteru inatoki atupuku niteru maua abulu tenebulu peebau ena size na kidim olopeny aidurie pelo apik atua olchamba neaku enkiremore ena esiai olchamba na enadol kaitiship oltau lai nai itum irkulikae tunganak matejo kulo karsisi ajo kedumu ake neen tenaalo neikaki esundai enkaji enya na kebulu akesinye inamauai amu keshula irmashungwa omaua tadua inamwisho na maua naa neaku kesidai oleng enasia ormaua ormatunda

Ore tenewueji, na kadolta ajo esiai ake e usafiri, iltung'anak lopoito apuo ajing igarrin, natejo pepuo nyoo, pepuo isiaitin. Matejo tena taon tenewueji, matejo kepoito iltung'anak isiaitin enye, epoito apuo abol ildukai lenye, naa ore sinche kulo tung'anak lotii atua matatuni, kulo derefani, okulo kontaktani, naa esiai sinche etii. Amu kedumu iltung'anak matejo na te Nairobi, neya enaa nyoo, neya enaa Nakuru, neya enaa Narok, neya enaa Kajiado, yani ai safirisha nyoo, iltung'anak. Neeku esiai sidai ena, amu idim yani itum eng'eno. Iyiolou ajo ore enewoi naa nyoo natii ene, kanyioo eesi tenewoi, naa ore enkae, naa kisidai ena oleng amu, kegira aitodolu ajo nyoo, kegira apuo airriwaa ate, yani apuo aas isiaitin petum nyoo, petum iropiyiani. Naa ore tenitum nena ropiyiani, naa meeta ore entoki pookin ning'uar oshi, matejo entoki niyieu, mahitaji niyieu, na ilo nyoo, ilo atum. Amu noto naduo nyoo, noto ropiyiani. Neeku kisidai enasiai oleng.

Ore ene wueji, naa taon ene wueji, amu kajo naa siinanu adolita ajo olelo ilbaasi, neaku ketii usafirishaji oltung'anak. Keitayuni oltung'ani from ene wueji e Nairobi, neyai kitengela, ore pee eitayuni te kitengela neyai enkai wueji. Alafu ore Kuna tasati naatonita tenewueji naa esiai ninche etii , esiai namirita ninche ilmatunda. Idolita ajo ore ena kokoo, egira aipot elde kastomai ajoki Karibu customer, Karibu customer, naa ilmashungwa kulo, eteena kulo, naa matejo ore oshi kulo eteena neija amisini. Amisini kulo lootosoto neija kulo. Ore sii ninye enakai tasat, ebolito biashara enye neaku egira aipotu ilkastomani, pee ewuonuni ainyang'u intokitin enyena. Naa adolita ajo empisha sidai ena amu adolita ena kokoo ajo etamorua, ata ninye hoo etamorua, Eton ake enyok egira airuaya kewon, Eton ake eata Ina piris nalo aasie esiai pee etum iropiani. Kajo naa sii nanu sidai ena oleng' naa ayou naitukuj ilmaasai lang ' pee epuku sii ninche pee epuo aas isiaitin peetum iropiani.

Ore tene na entumo olarikok lang amu adolta enewueji na ewoi sidai oleng naa keetae nye ewoi e high table ilarikok leng kulo oshomoito entumo pepuo aiongelea ntokitin nagira aisumbua yanibagira apet ltunganak lenye tiatua nkishu na ore enasia na kesidai amu meeta oltungani ogirai aikenoo amu idolta ajo etii irpayiani etii nkituak na adolta ajo esiai sidai ena amu kehira ayau maendeleo atua nkishu neaku kesidai enasia oleng neaku kagira aitukuny ilarikok lang payau naboisho atua nkishu meoro eaki yiok kake pitutum yiok nitaa yiok nabo neaku ore enasiai erikore na kesidai na kenare ake anaa ltunganak lopeny nkishu peanyit larikok lang pemeetae ake enaa kedek ltunganak ilarikok tiatua ena social media neaku kesidai

Ore enewueji naa national park ajo naa sii nanu eweuji oshi napiki inguesin amu kadolita olowuaru ale, olowuaru ale. Kajo naa sii nanu naa kadolita nyoo? Olarikoni loo olong'u loji Alfred Mutua, ninye ale. ajo naa sii naju kepo enyo? Apponu aadol enyoo? Esiai enyoo? Etuarism amu kore enguesin tenepiki etua ilo ale lenye naa yaani keivutia kulo loshumba peeponu aaponu aing'or . Naa kao naa sii nanu kesidai ana oleng amu keyaki dei ninye olosho lang, olosho le Kenya, keyaki nyoo? Keyaki iropiyiani. Iropiyiani naing'ua aji, naalak nyoo? Ilashumba teneponu aadol inyoo? Kuna inguesin. Neaku kesidai ake ena siai oleng, naa kaitukuj sirkali aang' peedumu atua, aaponu ayau kuna inguesin tiatua ilmaasai ilang' tiatua yaani sseroi olmaaasai pemeitoki aanya inyoo? Masaa aang' badala naarr iltungana inguesi nayau iropoiani, eneikash eoshoki sirkali KWS peponu aadumu, neponu aikenoo tiatua ale il'aale otii enewueji.

Ore enasiai, naa esiai sidai oleng, amu kadolta ajo egirai ai recruit iltung'anak pejing' aji, enasiai e NYS ena, pepoi naa apuo ai train. Neeku, kesidai oleng amu egirai aing'uraa oltung'ani tenaa keeta nyoo, shida yoyote ya afya, yani tenaa yata emoyian pemikilo ake alo aisumbua nyoo, itiii nasiai. Amu kajo naa sinanu, ore enasiai oshi e NYS, na kitaasi iltung'anak isiaitin nagoli oleng, matejo ninkuetikwete, nipuopuo anap intokiting nairoshi, nena siaitin. Neeku lasima peng'asi aing'uraa nyoo, tenaa ira fit. Tenaa yata nyoo, enkiti shida tosesen. Pemikilo ake aitanyamal, iloito aas inasiai. Ajo naa sinanu enetipat ena, enasiai oleng. Pemelo oltung'ani, nelo likilo entoki alo aisumbua, nitum shida osesen ivyo. Naa kesidai enasiai oleng, amu ore kulo tung'anak apa leitu eim entemata enye e secondary, naa keeta ake sinche nafasi napuo aasie nyoo, isiaitin enye. Amu tenikigeluni, nilo aas ina training ,tenidip nikinchori esiai. Ajo naa sinanu, eita iltung'anak ewoi nelakwa amu, ketumito siaitin.

Ore tene na oltungani loltukutuk eboitare orpolise le traffic negira ilo polisi aingor nyoo ele tungani loltukutuk arashu mbala naa kesidain amu kebaya oshi enkata napuoi ai renew na tenitu iriniu na kinyala nona palai na esiai sidai ena amu ore tenewueji na lasima piata oltungani entoki naji driving license pemilo aisababisha nyoo nyamalitin atua orbaribara kake esiaia sidai ena kake egira sinye kulo polisi matejo inyalate mpala inonok ajobinyalate nikijoki ntau emkiti toki pekilaaya na kadol anaa ketoronok ena amu amaa na enaa inchooyo enkiti toki nimilo aitobir mpala inonok neaku kajo nanu peas oltungani esiaia enye tesidai peingua esiai e corruption

Ore ene wueji naa e forum, emeeting natii iltung'ana, ajo naa sii nanu kegirai aiteng'en kuusu matejo esiai nagira aas, matejo training ewaya oltung'ani iltung'ana lenyenak pewuoi apuo aiteng'en netum inkulie duat nerewie esiai dukuya. Neaku ore ena siai eisidai oleng' yani opuopuo aishooyo views inyi, entoki nidolita anaa entoki nimen teina siai arashu entoki oshi nimingira oshi aelewa, naa ore tene wueji naa kipununu apuo aiteng'en. Neaku esiai sidai ena oleng', amu keisho ninye oltung'ani nafasi pee eiexpress kewon, naa kajo naa siinanu ore tenincho iltung'ana linono Ina napasi kedol siininche ajo, yani ingira aivalue entii enye tiatua ina siai. Neaku ore ena siai keisidai oleng' amu adolita ninye ajo ketii etipikaki escreen, at least kegirai aiteng'en, naa ore ena keisho oltung'ani pee etum confidence tiatua esiai natii, at least indim airoro tiatua iltung'ana kumok, nimiureisho, nimiata suraa naa ore tenias Ina naa ilo atum .

Ore enasiai, naa kisidai oleng, amu kadolta ajo olchamba ele lorpaek, adolta ajo etuuno olopeny etaasa esiai sidai oleng. Alafu ore tenewueji, ore kulo paek, ore pe pidip atubulutu, nekes olopeny. Ning'ua nyoo, ning'ua kulo tokiting oji imapeepeni. Ore imapeepeni nemetii nyoo nemetii irpaek. Neeku eyauaki nyoo ele tarakita, kulo tarakitani waare, ore elde, yani kitayu ake kuldo mapeepeni, nitijing'ie atua emashini nai siaga, nidong', ore pidong' yani ore peku pieces kunyinyik, yani neimie enatoki naijo keeta olaini sikitoi, neimie aya nyoo elde likae tarakita. Ore teneya, ore teniputa, nerrumokini ilo likae lemusho. Neeku ore enasiai kisidai oleng, amu endaa ena tanakata naishori nkishu masaa, ntare, pooki toki, nkineji, tenkata olameyu. Neeku ore enasiai kisidai oleng tiatua emurua nikitii arashu duo tiatua irmaasai lang, asa ninye irmaasai lang le Narok, oibung'a eremotore orpaek amu kiremisho oleng amu kirem irpaek, naketii si enchan. Neeku esiai sidai.

Ore ena, naa esimu ena, naidipa olopeny aiinstola ena app M banking, anaa venye enindim atipika Kuna aapik e Equity, niindim aikuna aterewa iropiani. Ore amu keigero get started matejo ore olopeny Lena simu, keyou neiruwaki oltung'ani iropiani, natii akaount. Neaku ore ene dukuya naaji , yaani entoki e dukuya ingira ajoki pee iriwaki iropiani, pee intayu tena toki e bank, pee iriwaki enkai akaount. Yaani naiko pee epuku iropiani te akaount ino nepuo akaount olikai tung'ani. Ore ene are, egira ajo pee intayu iropiani te akaount ino, pee epiki ena kad eshipa e ATM . Kuna naa matejo tenilo alo ainyang'isho te supamaket, ninche inchooyo pee elak intokitin inono. Ore enkai naa kegira ajo, pee iruaya iropiani pee epuku te akaount ino peepuo matejo atua namba olikai tung'ani. Matejo iyou neiriwaki enkerai ino natii sukuul, matejo iyou neiriwaki intoiwo inono etii ang'. Naa ore ena siai naa keisidai oleng' amu indim aisaidia oltung'ani ata te wueji nelakwa yaani indim ataasa

Ore tenkop aang', ajo naa siinanu ore ena siai ketii kake Mee sapuk. Nyoo pemee sapuk? Ewuen eitu eibung' ilmaasai lang enkiremore, Yani duao aibung' aas te esaa enye pookin. Kajo naa siinanu, ore ilmaasai naa esiai oo nkishu ninche eibung'a oleng'. Ore taadei toolmaasai eneikash ninye nelayu inkera endaa pee etum inkishu shumbi . Keisidai sii duo sininye Ina lakini eipasa naa injaribu pooki toki. Amu ore taata tenimiata inkishu natooishote, lasima pee iata olchamba leking'ira aitotioki inkera. Ore tene wueji nadolita ajo impekuni Kuna o ntokitin. Ore ena e dukuya naa ene cucumber, ore Kuna tokitin, Kuna mbegui idumu nintobiraki nursery. Ore Ina nursery ino nipik duo embolea nara fertile naata naata ompaka olkiti shala, yaani entoki naa tenibukoki ilaanterera, nebulu lelo anterera, tenkata dorop. Ore ena siai naake sidai amu matejo ninye ana teniun impoka matejo anaa sukuma, spinach, cabbage naa ira sure ajo ore inkera inono mepukoo aikata, keata ake impuka nainos.

Ore kuna tokiting, nadolta enaa impegui nai naikunaki nateenaki. Amu adolta ajo kekumok, naa kigero Makigole free last year. Matejo itayio olopeny nesot ivo, yaani seeds pookin, pore teneltu oltung'ani loyieu, naa kikaa kitakini. Ore kuna tokiting, eimieki process ani eimieki process kumok, pemeikaa pemeponu ainyala. Kidim inye nebik enaa larin tomon, atanye twenty itu akata iko ah, itu akata inyala. Ore enedukuya nakigero stock, ore enankae eare naa kigero pink foxgloves west coast seeds, ore enankae nakigero marigold. Kajo naa sinanu ore kuna pekui, kuna seeds naponu nyoo, naponu iltung'anak aponu ainyang'u. Matejo pilo apik matejo endaa, yani isiaitin duo nidim aikuna naisut nena mpegui inonok. Nadolta ajo stock kumok kuna, esiai ena naiterua oltung'ani, egira aing'uraki nyoo inkera enyanak enkurma. Amu kadolta ajo kekumok oleng. Kebaya nye abori, idolta openy ajo, etadoitie. Neeku esiai ena sidai.

Ore enasiai, nesiai sidai amu, yani venye naidim iropiyiani atupukutu, toltung'ani obo nelo eng'oji olikae tung'ani. Adolta nanu iltung'anak waare tene, nore elde lotii atua eng'ueji, naa oltung'ani ilo loji argent, matejo argent matejo le KCB, le Equity ivo, nore ele tung'ani, elelek eewuo ai deposit yani ropiyiani pepikakini nyoo atua bank enye, elelek inye eewuo nitayu, peya nyoo, peya cash, arashu ninye eewuo pelakie nyoo, expenses. Matejo enaa enkaji, matejo eewuo alak school fees ntokiting nayia nejia. Neeku ore enasiai, kesidai oleng amu, me lasima pinyototo nileji ampaka Equity sapuk, matejo naduo ipuku teng'ueji naijo matejo yani Kitengela, nilo eng'ueji matejo Nairobi eng'ueji netii Equity sapuk, pitumoki aikunaa, ashomo atipika iropiyiani inonok, arashu aitayu. Neeku ore kuna baa nkisapukin, keeta argent lenye tekila kila eng'ueji. Kila taon. Naa ore ina, kitelelek esiai oltung'ani, naa kesidai si amu iyiolou ake openy ajo kikaa, ketii ropiyiani ainei eng'ueji sidai nimimin. Neeku esidai ena oleng.